Ore iyou nimbung' arashu nidung' enkipande naa ketii impala nayieuni, Ore empalai e dukuya, naa empalai naji birth certificate, empalai ena naitodolu enkolong' nekitoiwuoki, nelimu sii ajo nelimu inkarn inono, tenebo o noontoiwo inono, nelimu intarikini opa nekiyuuni. Ore enkai palai neyiunii naa keyieuniimpaka oo intoiwuo inono, naitodolu ajo ira iye olenye, naa kepuoi aaya photocopy enye neibung'ieki tenebo ene birth certificate, pee etumokini awaita nena kopisini. Ore enkai palai naa empalai naitadolu ajo aa oti niimputa ilarin ooyieuni pee idung' enkipande. Neaku nena impala nayieuni tendung'oto enkipande.

Ore pilo aingoru esiai naa ingas aiput impala nireu meshomo inoofisi nayieuta oltungani loosaki esiai , indim aterewa impala ashu ireu tormutandao , ore ake pebaya impala inonok nekimpoti shomo interview pekipuoi ajuru impala inono , nekidoli sii neyiolouni ajo kai intabayie enkisuma ino . Ore maswalini nikinchori itii inasiai einterview naa kinkilikwani ajo pilimu kewon , pilimu ajo ira ngae , kai ntabayie enkisuma ino naa kainyio piaplaya ashu piterewa mpala aomonu inasiai .Ore enkae swali nekinchori naa kindimi atoliki ajo kaji inko nai pee inko pisolve enyamali natumi tiatua enkampuni nitomonunye esiai neeku nijibu iyie enaa enaishiakino , kilikini sii ajo ashu larin oimiet oponu tedukuya .

Ore iroruat naimakini e biashara tenepuoi seminar ashu iseminani naa kumok oleng ore enedukuya keng'asi aimaki inkoitoi nikilakieki ira olopeny biashara amu keetae enkoitoi nikinchori iropiyiani aa cash neetae enkoitoi naikirewakini iropiani tesimu ashu epik payabill ashu epiki account ino e bank neeku kore peepuoi seminar naa keisumi iltung'anak aajo ishiakino niata kuna pookin metaa menyamalu irkastomani linonok nijokini aajo ishiakino niata paybill metaa ore orkastomai oyieu nelak tesimu naake menyamalu ajo teng'as aitayu pikindim atalaa eishiakino sii neetae enoshi naji buy goods metaa kore olemeeta nalakie enoshi nadung safaricom ilakita tesimu nitumia eina oitoi naa kitodolu ajo kore kuna oitoi pookin e paybill o buy goods nemeeta enoshi shukoto nashuki iropiani neeku errep ena metaa metumi ilaat kumok terewata oropiani.

Ore eneiko embenki e Equity naa keishiakino nebol imbenkin kutiti te mashinani, eishakino ore te pooki kijiji neboli ena naji agent metaa ore peyeu enkerai e sukuul nelo alak iropiani nemeitoki anyamalu alo mpaka kulo dukai sapuki. Ore sii teneyeu intoiwuo kuna nalakita serkali newuo aitayu iropiani enye, nemeitoki awuo aitumia iropiani awuo mpaka town ewuo aing'oru eneiko peitayu iropiani enye amu kumok ingolikinot oshi naimaa tenebaya inaalo. Kelelek einepu eado olaini oleng, nejing olaini neishelewa naa kelak iropiani enkoitoi oltukutuki ashu ejing ingarin, neituraa iropiani kumok oleng. Neaku eishaakino ore kuna mbenkin anaa ene Equity neishaakino nejing'u mashinani nebol agents kumok neisho iltung'ana na keiro enkutuk olmaasai metaa kening'uno iltung'ana botoro naa kening'u sii iyeunot enye, petum aitabaiki iyeunot tonaatana temurua pookin natii oltung'ani.

Ore kuna oitoi pokira a enkoitoi narewei tenkoitoi e simu tenebo sii enkoitoi naishoori iropiani natii embene, naa sidain pokira, amu ketii erishata niata iropiani natii embene naa ilo naa ilo naake aitumia tokulo biasharani kutiti lemeeta elaata esimu. Neaku menyamalu oltung'ani lolaki ashu iyie lolakisho, mitum enyamali yeyote teina rishata. Ore siininche iropiani esimu naa sidain amu menapari tembene neaku ore ilapurok oshi lopuroo iropiani nemetum, nemeeta eneiko pee epuroo iropiani natii esimu. Naa ore ilopeny ildukai naa kenyor sininche ena laata amu keata esipata nemeata enoshi sapare naji italaa iropiani neitu indoiki alak iropiani. Neaku sidain kuna oitoi pokira, arep nanu pokira naa eishaakino ake newuoi ang'amu aitumia amu iropiani elakitai te pookin.

Ore eriwaroto oropiyiani na sidai oleng naishakenoi nanu esidano enye amu ore ilalashera linonok ashu ormarei lino enelakwa na kidimai ake nirewaki ropiyani tesimu ninamalu na ingamaa ltunganak le family inyi niomonu iropiyiani ilobake empesa nikitaaniki nipik ropiyani esimu ino nirew iropiyiani nirwt oltungani tenkiti rishata oleng neau ore erewata oropiyiani etudungo enasiai nekisieki abaki ropiyani teneji nai kereuni oltungani mekiyaki iteleka esiai oleng na kitangamua pooki ngae keeta poki ngae olaini orewakini ropiyani etareto pooki ngae enasiai.

Kumok inkoitoi narewieki iropiani tolosho le Kenya, ore enedukuya, keatai enkoitoi o mbenkin, aa ore te Kenya, netii imbenkin sapuuki netii sii inkutiti, kiata KCB, kiata embenki naji Equity, netii embenki naji Commercial Bank, netii sii embenki naji National Bank a mbenkin sapuki kuna tolosho. Naa ore pooki ng'ai oata account tekuna mbenkin, naa keidim aterewaki oltung'ani iropiani te pooki rishata nayeuta nereu iropiani. Naa ore peekiwuo enkoitoi o simuui, kiata eriwaroto oropiani naji ene Mpesa ashu ene Airtel Money. Ore kuna oitoi siininche naa eng'amunoi iropiani tookulo ainini ashu tene iyeu nirewaki oltung'ani le Safaricom naa keidimayu ake nireu mesho iropiani ilo aini le safaricom. Naa ore nnau enkoitoi nanyor tookuna naaa erewata o ropiani aitumia enkoitoi e simu amu meitoki aata ena shomo tabolo account embenki ireu ake tolaini lino netum oltung'ani iropiani amu eata pooki ng'ai olaini long'amu iropiani.

Ore enkoitoi oshi nanu naasishore alak intokitin naa enkoitoi e empesa, amu ore ena oitoi e empesa, neata inkulie oitoi naitumiyai, ketii enkoitoi naa indim aterewaki oltung'ani iropiani esimu enye ashu inambai enyena. Ore enkai oitoi naa indim aitumia entoki naji Playbill, aa ireu iropiani meshomo olaini, kake eimu orekie le Paybill. Kintoki sii aatau olikai rekie le buy goods, naa ore ilo rekie meata iropiani nadung' esimu nekidung'i ireuta iropiani. Neaku sii eitoki atii enkai oitoi sii naji ene pochi la biashara aa ore ena naa looshi tung'ana oaita esile, ena naji Fuliza naake eitumiya Ina oitoi amu meata eneiko pee eitokini adung' Nena ropiani enye, neaku anyor nanu Kuna oitoi naitumiyai aalakishore amu sidain pookin te eramatare e biashara.

Ore oshi nanu naake aitumia olaini ashu esimu, areu iropiani alakishore, naa kore ena oitoi naake etii enkoitoi naa indim aterewa iropiani meshomo esimu oltung'ani anaa enamba enye, ene dukuya taa ina. Ore enkai oitoi naa ketii enkoitoi e Paybill naa ireu iropiani apik Paybil naa kidung' inchilingini kariibu imiet, kake nepuo naa iropiani alak intokitin niiwa. Ore enkai oitoi naa ene buy goods enkai oitoi naa siininye ena naa meata iropiani naadung' esimu ino nekidung'i ireuta iropiani naa sidai tooltung'ana oata iropiani naa nena ake eyiuni. Kore enkai oitoi naa ene Pochi la biashara, Kore ena Pochi la biashara naa keret iltungana oata impisai nemeyou neng'amu iropiani too ilainini lenye, kake nepuo ajing' olbenen le biashara ake. Neaku ina enkoitoi najor nanu oleng', amu meata nena ropiani eneiko pee ewuo alak enkai sile nemee enaishaakinore.

Ore Safaricom tenebo o Airtell naa ninche inkampunini sapukin naa ninche eitumiyai te esiai ereware o iropiani. Naa ore enkampuni sapuk duo oleng' naa ene Safaricom, amu ninye naata empesa naa keata naa etumoyu network enye te pooki pooki murua. Neaku keata pooki ng'ai olaini e Safaricom, tenkaraki eyou neasishore ina siai e empesa. Ore sii ninye Airtel naa olaini opa le dukuya oewuo enkop ang' kake majo einoto enkitashekinoto sidai. Kake ore tena kata neibung'a sii ninye olaini oleng' amu eilepua esiai siininye enkirewata oo iropiani, ore ake pee ewuo abolu ildukai kumok oitayunyeki iropiani esimu naa ketum ake ilkastomani kumok oleng', amu yioloti ninye ina network e Airtel, naa kore services enyena nemegoli oleng' amu ore eoshoto e simu naa kelelek oleng'. Kore ninye erewata o ropiani naa kelelek amu medung' iropiani oleng'. Neaku ore pooki ampuni teneilepunye inkoitoi enyena naasishore naa ketum iropiani kumok oleng'.